Kore enkipande naa kesidai oleng' tolosho lang' metaa ore duo enkipande naa kisaidia pee eyolouni ajo ira iyie olia luboto anaa ira iyie olia losho. Ore ene dukuya naa njere aa nimin nkipandeni aang', ore ene dukuya teniimin nkipande naa piilo ofisi o nkipandeni nilo ajo aiminie enkipande ninjooyo enamba ino enkipande netilakini duo aatipik kuna mashinini o loing'ang'e neyau inkarn inonok wo ina amba ino, nekintokini sii aaya irkimojik linonok oleng' nitokini airiwaaya piilo atum enkae kipande ng'ejuk, naa ina ake eroruata niindim atusuja pee itumoki anoto enkipande terishata naishaa.

Keetai eseremare tanaa enkirukoto nairuki enkai natii shumata aanchere ore yiok kira ltunganak na kiure enkai amu ore pekinchu siyiok nikinchu tenkaraki empiris olaitoriani, neaku ore duo teluboto nikimanya tanaa tolosho pookin nikimanya na nchere ketaa ore ltunganak lenarishata netaa eure enkai, ketaa eseremi enkai kake etaa eseremi enkai tonkoito napaasha metaabkeetai nkanisani napaasha metaa ore eseremare enye nepasha onkulie kanisanikake ore duo enkipirta enye naa peingoruni enaai nabo netilakini sinye atomon peetumi taisere eniko ninche pemanyisho netilaki sinche atomon neaku leabori tenkaraki enkiroroto naata tenkai eshumata.

Koree peidip ateyieng nkishu na nchere keitauni nkirik amu kepaasha nkirik, etii nayieri netii napeji, ore nkirik napeji na nchere idim ateyiengu nkirik nilo adumu enchata naji oljipet nilo apik nkirik oleng niinok sii enkima natii rkiek oleng metaa keipiip, ore peindip, nijipaki kunakirik bata telejipet metaa ore peipiip enkima neilang neoku tinakutiti ake na ore inarishata nitum aitobiraki oleng.

Kejo lomon tebiashara nchere ore ltunganak oleng lenarishata isul nye losupuko nipitirt esiai ebiashara aa ore biashara enche netaa epaasha oleng aa ore enedukuya nakeata biashara naipirta esiai onkishu, ketai biashara naipirta esia oondakin namiri neuni sii, ore taa enedukuya na mchere mekure eetae ltunganak otoni ake kake ore ltunganak pookin neinyoto aipir apik dukuya biashara enche, etaa enkirukoto enche edukuya amu keninche naitoti nche, keninye nalak si duo ropiyiani naipirta esiai enkisuma, neaku ore enedukuya tenesai naa nchere eshomoki ldukai neshukunyei ,neturishoi tenkaraki ina enkipirta enye edukuya nchere ibunga biashara teluboto osupuko.

ketii emoyian torono oleng' naa kore ena moyian naa emoyian ee biitia inchere etaa eibung' pooki ng'ae aa botor aa okiti aa kuyiaa aa kokoo, kake ore duo entoroni ena moyiana naa nchere, mebaayu ninye ena moyian neaku ore olosho le sirkali neitayutuo aajo ore iltung'ana pee etaa eyiolo ajo etii oloota emoyian naa etea eripo ng'ae amuu ina rishata enye. ore sii enkae nataa eishooyo sirkalii imbirai naitumiai meta pee erip naa iltung'anak pee metum imoyiaritin amu ore ena moyian mebaayu naa keret naa olosho . ore enkae meekure easaki ate iltung'anak tenkaraki kintashal emoyian metaa meekure duo iyata enkolunoto naa indim aing'uraki kewon neaaku iyaku ake iyie ole atu aji ore enkae naa keishoyo sii sirkali irkeek looki pee indimnaa duo oltung'ani biotisho ake iyie sidai narumorie inkolong'i naasakinye sii ninye kewon makewon

Keewuo ninye ena technology na ore technology neewuo na kewuo peret pookin ngae kake ketii naa nyamalitin aa nchere ore nkera nemeta nkonyek nemeidim adolisho na kenyamaliki ninche amu meidim na ninche aingura teknologia naa enamshini naironyi amu metaa na ninche nkonyek, neaku ore ena mashini naironyi ore ormalimui olo aitomok nona kera keya erishata oleng nagol peliki pooki ngae amu eneliki pooki ngae midilm aigerisho amu midilm naa kuna kera aikaja atadol, neaku kegol niche oleng metaa ore pooki kerai nelikini ormalimui enauru amu teniliki pooki nge enauru, neutaki neibung sii nkaek petalaki sinche kuna kera adol ajo kanyio toi enasiai e teknologia neaku etii dii ore serkali nepuobainyangu nkulie mashinini na keitumia nkera nemeta nkonyek petilaki na sinche ainoto inasiai e komputa.